Ee eketumi ena bae toonkoitoi kumok, aa ore enkoitoi edukuya naa, indim nitum tol'chamba, tol'chamba lituuno kuna poosho amu ore piiun naa kuna posho tol'chamba lino naa kebulu. Ee ore sii enkae naa indim nilo atum tosokoni naa ele sokoni omiri kuna tokitin naa naaji imboosho, amu ore embooshoi naa endaa sidai oleng' naa kikiyaki faida oltungani, naa ekiyaki sii faida katitin are, aa impisai, kidim ayaki naa faida teninya tenkaraki olmarei lino ore enkata esumash ashu enkata olameyu nemeatai endaa nauni, naa ekiret oleng' naa iindim anotie olduka, osokoni omirieki, nitumie naa sii olchamba lino lituuno. Neeku nena wojitin naa etumieki naa nena poosho naa.

Ee keeta kuna maana sapuk oleng',amu ore ninye enedukuya, naa ore kuna aitubulu naa keji ninje imiinji. Naa ore imiinji naa inkaitubulu niun oltungani tol'chamba.,ore piidip aotok metaa eotok metaa inji ikununo etaa tayari peyanyai naa iidim naa oltungani naa aaku naa inya, niyiaraki naa inkera inono minosie orgali ashu injapatini, naa iidim sii oltungani ataa imir kuna minji naa kitodolu naajo etaa tayari peemiri, ore kuna minji enyori aikonji naa kemiri impisai kumok oleng' naa impisai naa ekiyaki faida, neeku ee ina maana enye naa tekila oltungani naake.